Tijni kelo jodak ma e piny kenya kod jogo ma a e pinje mamoko. To ka gibiro gichulo omenda mang'eny mondo gine kaka jo masai chikore to ma miyo gi mor.

Piny Kenya tiyo gi intanet mar safarikom to ber mare en ni okonyo sirikal mondo otudre gi sirkande mamoko kata ker ma pinje maoko, mondo gine ni ang'o matimore e pinje mamoko kata giyud penjo ne chnadruok ma piny gi ma piny Kenya ni godo.

Chamo chiemo kaila ni konyowa mondo kik wayud tuoche nikech ma en chiemo makare. To kendo iwacho ga ni jogo machamo wii rech bedo ga mariek.

Inyalo chwake, mondo ichame gi rabuon kata gi ring'o kata gi gweno kata gi alot. Kendo inyalo chiele, mondo ichame kamano.

Mae en mama mapuonjo nyithinde kata ogoyo negi sigana mondo opuonjgo. Mae kelo hera e kind jonyuol kod nyithindo, sama gi giwuoyo kata gichokre kamoro achiel to gipuonjore.

Nyithindo bet e klas to japuonj chung' e mbele klas kata seche moko owuotho e klas to opuonjo nyithindo . Japuonj nyalo penjo nyithindo penjo to nyithindo duoko. Kama nyathi ok woinjo maber onyalo penjo japuonj mondo olerne maber. Ka japuonj tieko puonjo, onyalo miyo nyithindo penj mondo ong'e kane ging'eyo kata kane giwinjo gima nopuonjo

Aparo ni wachomo kama ber kaka piny nikech tiyo gi teknolojia e skunde mag praimari, konyo ejiwo nyithindo mondo gisom gik manyien. Kendo okonyo nyithindo mondo ong'e gitiyo gi gigo manyasani kaka kompiuta.

Ok ahero tijni nikech en tich mathung'o ji. ka luwre gi kaka kanyo chalo chalre ni owit yugi to kanyo dung'. Bende kokirwako lewni mag ritruok, inyalo yudo tuoche kaka tuo diep gi ng'ok.

Kae en sikul to nyithindo nie klas gi japuonj. Japuonj wuotho ka puonjo to nyithindo winjo ka gindiko gima japuonj owacho kata gima opuonjo.

Waonge chak brookside wan mana gi chak mar long life fresh to ober nikech obudho okawo ndalo mang'eny kapok okethore. Bende ok ochuno ni nyaka ikete e fridge mondo kik okethre.

Wan gi chik mar onge duoko pesa ne janyiewo bang' uso . Ka wuoche go oyiech, inyalo kawo wuoche moro mihero mondo ilok gi moyiech go kuom wuoche ma auso gi.

Ka in gi andike mag gik ming'iewo gi kaka ichudo, inyalo tang'o ne jauso kendo inyalo tang'o ne nengo mar gima inyiewo mogoni nengo diriyo.

Inyalo penjo jauso no gima idwaro kata inyalo lero ne jauso maler mondo ong'e ni ang'o midwaro. Ranyisi wawachni idwaro chak inyalo nyise ni idwaro chak mar brookside kata mar tuzo kata mar long life. Mano biro miyo ong'eyo ni mane mani dwaro.

Inyalo kane e fridge kata inyalo kete kuma nitie ngich mondo kik goe gi, mondo chieng kik goe nikech chieng nyalo miyo ochiek ahinya to okethore, Yo moro en kik ikane gi olemo moko nikech kikane gi olemo moko inyalo miyo ochiek